Tuguk chemile biik che agere en ireyu ko olekakiminda minutik chemiten en imbarani. Minuti chu miten en imbarani ko ibaru kele tom koip kasarta netian ngemin amun ibaru kele kotakorutu. Minuti chu ko kakimin en lainisiek che koen ago lainisie chuton komatetaatin komie ak en kwenut nebo lainisie chuton komiten leibaru kele imuch kokola beek ngungunyek ak en tabandab minuti chuton miten en lainisiek komiten minutik alak che koen en ichechu chebaru kele bandek choton ko minutichu kakimin en lainisiek ko marakwek. Kit age ne mile biik ko olekaiburto emet, kaibur kouwon mache asigopit korobon anan katulugen emet

Miten amitwagik chekitam kechoben kotabmai nekibo Keny koiwek ab ma chekibo Keny kokikimale amun kiibu meet sikobit ketechatech sikobit kechoben koiwek ab ma keibbkoiwek sikobit kenyor keterkta sikechop koiwek ab ma miten amitwagik anyun chekikichoo en koitama inoton amitwagik chuton koucheu Che kibelen banyek cheu chebo laget akbchekakibu en tumin amitwagik alak chekichoben koiwek ab ma chekibo Keny ko ingwek chebobkipkaa ako isagek soik ak inderemek miten koraa amitwagik alak chekechopen cheu imiet akoamitwagik alak akobaishen kotaimannebo Keny keyuen mat

Chang tuguk che mokyingee kipsomaninik en kasarta ne tesentai icheget somanenywan, ak miten tuguk che mokyingee asikopit ii koboishen asikopit kosulda somanenywan. Miten tuguk ii che mokyingee kipsomaninik keteshi tuguk choton che imuch ko mokyingee keteshi ko tuguk che uu kitabushek ak tuguk che kisirisien che uu kalamok ak tuguk alak che imuch ko mokyingee keteshi ko tuguk che uu ngecherok, olon tuten ngecherok ii ko yue kouit missing ngalekab somanet en kipsomaninik ko yoche keger kelee kokigochi icheget tuguk che yomotin ako moche roru

Mwanik ko tuguk chebo komonut en sobet nebo atkan tugul en kipkosobe mokyin ge bik mwanik Che Imuch koboisien en karisiek anan ko bik alak koboi en pikipikisiek bik alak koboisien en tingosiek ak bik alak koboisien en mashinisiek Che Imuch komokyinge mwanik Che miten en gaa mwanik komiten konyil chechang ak tienge kele achon mokyinge mashinisiek miten mwanik Che boisien karisiek Che echen Che keguren diesel ak komiten mwanik cheboisen karisiek chemengechen Che keguren petrol ak komiten mwanik Che Ke boisien abakoraa en taisiek Che Ke kuren kerosene ak mwanik Che kororon keboisien en goo ko mwanik chebo Tait amun maimuch Konam maat kou mwanik alak cheu petrol chenome maat en chokyinet ak koimuch kobel ak kokon asenet neo en goo

Miten kikwotinwek en Kenya che chome kiprutoinik mising ko kiprutoinik che ngeten ematinwek chebo sang kobwane emet nebo Kenya. Mi kokwotinwek cheu imbuget nebo tiongik nebo Masai Mara. Chome kobwa kiprutoinik che yabu ematinwek cheterter koba konyokoger tiongik en komosaton bo Serena. Kokwatinuek alak che chome kiprutoinik en Kenya, ko kokwatinuek chemi en Mombasa ak Malindi ak komoswek alak chebo Kilifi. Bendi kiprutoinik komoswechu asigopit kogerchike kororonindo nemiten en oloton. Alak kora en kokwatinuek chechame kiprutoinik ko komoswek cheu chebo Kariandusi ak komoswek alak che miten en Nakuru. Kochame kiprutoinik konyokoba komosatan sigopit kogerchige tiongik ak alak chebendi kou komosta nebo Mombasa kobendi asigopit kopir beek en olo.